Tijni mokuongo miyo japur miyo japur ohala maduong' nimar, japur kosepuro chambe ma otero e chiro ma ma ouso, gino miyo japur yudo pesa kendo pesano nyalo konye e timo gike kaka loso lo timo ne timo gik moro amora modwaro ma dang' odwane pesa. Kendo jomo jo nyieo joma bro nyieo cham go bende bi yudo konyruok nimar gibende giyudo chiemo ma gichamo ma miyo gi teko e dendgi.

Yie, net mar mako rech kod ngai mar kwang'o yieno, kod gima ibro ketgie. Alafu bende jonam, jonam matimo tijni onego bed ni ging'eyo kaka itego rech kata kaka itiyo gi net mar mako rechno. Kendo bende onego obed ni gibet life jacket ni mar ka giyudo kata accident ginyalo kwoo.

Rabolo kod gik mi iuso e chiro ma kae .Ni mar maendi en ohala kendo omiyo jo ohala yudo yuto e utegi makonyogi e timo gigo ma gidwaro.

Ikawo njugu mangi opoklogo tipoke, bang' kisepoke tikawo njugu misepokono tidhi timoye chieng' mondo mi otwo maber. Bang' kisemoye motwo, tinyalo kawe mondo idhi itede gi , ichwake gi pii mondo ichame mochwak moro mochwakre cha .Kata kamano bende inyalo kawe tichiele, ichiele achiela gi sufuria gi chumbi, ikawe akawa tikete aketa e sufuria tikawo chumbi tikete, iwang'e awang'a ma kanyo tinyalo chame kamano.